Ore tene nidolta ajo, kadolta iltung'anak tenewueji, ajo na sinanu pilo aitereu olainining'oni lai, kadolta iltung'anak loishopo nkilani emaana, ilopisaani kulo, arashu ninye iltung'anak letipat kulo arashu irministani tenkutuk ormaasai. Idol olainining'oni ajo ,ore entoki naasita kulo tung'anak, nentoki etipat amu, idol ajo ibung'ita kulo tung'anak isipikani elelek ah keeta orkilikwai ogira aishooyo, aisho iltung'anak lolosho lenye, arashu elelek ah siasa erita kulo tung'anak ning'oru duo kuna oitoi esiasa, peyie eponu ake aing'oru inkoitoi naim petumoki anoto kura. Idol ajo, eetuo tenebo, elelek ah keeta obo lenye ogira aing'uraki olorika tenewueji, na ina pidol ajo sidai enasiai oleng, na keng'uarrayu tenabae amu, tene toshi iputi larikok, nitobiraa duo esiai aikunaa nejia olainining'oni lai, na idol ajo teneku keputi olarikoni, nishori duo sinye ina kipirta enye, nerik duo iltung'anak aitobiraa, nishori enkanyit enye, kasidai erikore oleng amu, kitobiraa tinye esiai tolosho, nidol ajo ilarikok oshi loi tatua arashu loyau nkibelekenyat olosho.

Ore tenewueji, na idol ajo kadolta kang'asa nye adol ajo orbaribara etii kulo tung'anak, yiolo kulo tung'anak naa adol ajo lesirkali amu ishopito nkilani esirkali ashu iljeshi kulo. Idol naa olainining'oni lai ajo eeta entoki nayietita kulo tung'anak, ah nkardasini nayietita kulo tung'anak. Idol ajo elelek ah enkata olarrabal ena, amu idol ajo ibung'ita kulo tung'anak imasaa enye ashu ibung'ita ntioli, nibung'ita si inkeek. Ore naa olainining'oni lai piyiolou ajo kanyioo naloito aasa tenewueji, idol ajo elelek ah yiolo ena naa enapa rishata enapakata eetae enapa naji bill, enapa nagirai ayany duo tolosho pookin, na idol ajo eimaitie apa iltung'anak pookin egolikinoto sapuk amu ore apa ena bill, naa kegirai apa ailepie intokiting, idol ajo egirai si ayau nkulie ng'ejuko, idol ajo kigaramikia iltung'anak arashu metum iltung'anak inye enkata ake natumoki ai tatua solution, akelipieki masaa enye, nemeeta si faida natumito. Idol ajo ilepua apa olarrabal oleng, neku ina naa nalotu indamunot ainei, olainining'oni lai tenewueji, naa enare ake eshimuni sinye

Ore tenewueji naa adolita ewueji sidai ashu enkiwanja sidai nahomoko aitobir nadolitie Ajo ewueji sidai amu kisiasha nesheta tenkariano sidai oleng naa edol Ajo sidai ena mbae oleng adolita ewueji nitobira torbaribara nitobira tee simiti neshete tee simiti aitaman ore tenewueji nidol Ajo etii enkaji nateshetaki mehomo abori naa edol Ajo esidai ena siai oleng amu metii enyamali enkariano sidai oleng nateshetaki ena aji nidol sii Ajo elelek a statehouse ena ashu enoshi aji orpresident nateshetaki naa ena toki nalotu edamunot tenadol ena mbae nadolita bendera nidol Ajo ore tipat ena bendera naa kitasheki usalama tenkop neeku edol Ajo statehouse ena nateshetaki tenkariano sapuk naa kisidai oleng amu metii enyamali ene wueji naa

Ore tenewueji nadol ajo kadolta nye, adolta ewueji nenyori arashu nkujit nanyori kuna, yiolo tokuna kujit nanyori kadolta, kadolta si olainining'oni lai ibenek. Yiolo tenkalo kuna benek nadolta eng'ues. Ore si ena ng'ues, naa noshi ng'ues kuninik amu yiolo ajo elelek ah osamburimburi kuna duo neton akegira ailepu, aimu i process peyie etumoki apuo ataa ing'uesi sapukin. Sidai naa enatoki amu idol ajo tenadol ena ng'ues na kelotu intokiting kumok indamunot ainei, arashu eng'eno. Yiolo ena ng'ues naa, yiolo tiatua kuna benek naa nye eimu endaa nanya tiatua nye, peyie etum enkishui, nidol si ajo eponu ake kuna ng'uesin enkop tenkata alari, ah idol ajo, ore oshi tenkata olari naa inakata etumi ibenek, netimi nkujit naanya kuna tokiting. Nidol si ajo, yiolo ena ng'ues, naa ore kuna tokiting naata ena ng'ues tedukuya, na idol ajo kesidai amu ninche oshi naitodolu e danger, arashu etii atari peyie eyiolou ake nekuet aing'ataa ng'uesin, neeta si mabawa, peyie

Ore tene wueji nadolita iltunganak kumok nadolita nkera naa kajo nkera e sukuul. Ore kuna kera e sukuul sidan oleng amu idol ajo eishopito nkilani enye. Ore kuna kilani dol sii ajo etii oltungani oishopito nkilani esiai naa kajo kormalimui lenye ilo arashu oltungani egira aitengen kuna kera ele. Dol sii ajo mbungita kuna kera ntokitin too nkaik enye ore kuna tokitin naibungita too nkaik enye nidol ajo elelek aa e nkisuma ena nagirae aasum kuna kera te esiai nagira aimaki esiai oo nkompiutani neliki kuna kera peibung ina kisuma esidai pee etumoki aataret ninche. Ore sii sidai sii ena oleng amu ore pee isumi nkera esiai oo nkompiutani keyiouloiu inkoitoi kumok neidim aatayiolo mbaa naagira aasa toloingange tenkop pookin eimu ina kisuma.

Ore tenewueji na kadolita enkop naisiasha oleng ore enakop naisiasha naa enkop naaji enkusero edol ninye Ajo metii ninye olchani neeku edimayu naa kirowua enakop ore naa tenewueji nadolita ng'uesi Kuna najo irmasai eloitikoshi eshula oinkatin ore naa tenewueji edol Ajo etoito nkijit neeku edimai naa nkongat Kuna ashu nkuseron Kuna edol Ajo elelek aa enkolog olamei ena ore naa entoki nalotu edamunot Tena mbae naa keng'as alotu orpurkel elukunya ai tenadol enkop nasiaja nemetii olchani nitokii aaku etoito nkujit amu kibor enkujit tenewueji nadolita dol Ajo enkop iloitikoshi neeku kelelek aa elaleta loo ng'uesi tee maasai mara amu edolita ng'uesi tenewueji egira ashipakino amu etuo tenebo enosita nkujit tenebo naa kenyor oshi ataboitata

Ore tenapisha nadolta enkaji sapuk nasheta torkitamanyunye sidai oleng olaininingoni lai na sidai enaaji amu meeta entoki nemetii etii ruatin netii nona baa pokin olaininingoni lai ore na adolta ruarin na kajo kekumok adolta are ore na tenkalo enaaji nadolta ldiramuni otii idialo aa kadollta, ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na idimayu aa enoshi aji oltamoyia ena nairagi sipitali yioloti oleng ana ward yolo oshi enaaji na ninye epik ltamoyia enoshi kata namoyu olaininingoni lai nepiki ltamoyia meshomoita airag tinaaji egira atum embaate enye ana kulingana emoyian naata ore naa tenewueji idolta ajo Sidai enasia metii oclhafu inewueji akituki kulo karash anaake neaku idol ajo esidai enabae metaa ore ake pedoli oltamoyiai oiroshi netumokini atipik enaaji peyie etumoki ainoto embaata olaininingoni lai esidai netum ildakitarini obak na sidai ena amu keret olosho.

Ore tenewueji, nadolta entasat. Ore enatasat, adolta ajo itoriorie nkejek aton, naa etotonie dii idol ajo meeta olorika etotonie namuka enyanak. Nitoriorie nkejek. Nadolta si aitoki, ajo naa sinanu pilo aitereu, adolta enkerai. Yiolo enakerai nidolta ajo ibung'aki esidai oleng amu tonkejek ibung'itai, nitoriorie enatasat aitodolu ajo kenyor enakerai enye oleng, oleng naa olainining'oni, na ina peyie itoriorie nkejek. Ore nentoki nagira aasa tenewueji, na idol ajo yiolo enatasat, naa entomononi, arashu entasat ake kuna naata nkera kutitik, nidol ajo eewuo ake arashu idol ajo ishira enakerai eu orkina, nishir enakerai peyie ajo naa sinanu ajo esumash etoning'o. Nelotu enatasat mpaka nelotu aitorio nkejek, egira naa aiko peyie etumoki aitanaa enkerai enye. Ore naake enaa oshi enkerai kinyi, midim tairoro olainining'oni, kake, eeta ake eidim aishira peyie etumokini ake aishoo naa orkina. Dol ajo tenetum ilo kina dol ajo egira. Na keyiolou tenkerai kiti ng'otonye, ah kedol ajo tenishori orkina, ne